Ngolach chebkulet kipsomaniatab anan somonindetab masaek keboibornchin kot masaek anan keyechin chaik inendet amune konii, yoon kakolach chepkulet lakwetab moosoindet koboru kolee nyolu waleet neo kot mising kai yoton ak kora yoon kalach chepkulet kipsomaniatab masaek anan mosoindet koboru kolee kakotar inee somanenyin ak ko chobot inendet koyai kiit nekisomonchi en sukulitab barak ak koboeboenchin anan koboeboenchin inee kounoton.